Ore ena siai naa kisapuk tenkop ang oleng napiki inchimbin inkasukun petumokini aipiripiroki endaa amu inakata mejing amu ore shimbi sapuk tenipik endaa naa kinyial irubat ore sii shimbi sapuk naa kisho metaa ore ing'onyo osarge naa kegoli oleng nelelek eyau imoyiaritin niaku naa keyieu ore peepiki entoki naijio ena naa keji petumoki ae regiuleta metaa mepiki shimbi sapuk enoshi kata ingira aipiripiroki endaa niaku ore tenkop ang sanasana tonkotelini pookin naa kisapuk ena siai oleng.

Enadol ena siai nadol enapata ololan especially enoshi kata nisulaki enoshi kata egirae aesafirisha indaiki ewoto ena yenata oshi eyeni ilolan netumokini aesafirisha tonkuapi adoru mpaka ewueji nepuoi amirie niaku ore peyeni aikonji netum inakata ingarrin atanap ilolan kumok oleng awaita naa ewueji netumie nena daiki osokoni netumokini atimirie ninche niaku tenadol na pisha nadamu ilolan egirae aisafirisha.

Tenadol ena pisha naa kaidim atolimu atejo kanyio nagira aasa ore tena pisha naa kelio kule natipikaki iltoi naa ore kule naa ketumi enoshi kata tenelepi nkishu aa nengired aashu kulie pookin ore peepiki kulo toi naa kimanisha ajo ketalepuoki tonkishu niaku eng'orr iton itu ejii ore peeji nitauni entoki naijo irpapait ore pidipi atijia nepiki kulie toi otumokini awaita atimirr ashu nibokieki eanyu ingarrin naponu aaya aitabaya isokonini omirieki ashu inderii napuoi awokie niaku kelio ajo nejia eyasita tena pisha kule natii iltoi.

Ore peelo nitumia iltung'anak iropiyiani kumok tenkinyiang'are ontokiting naa nchere idimai naa ore imasaa namirtae ashu entoki pookin namirtae naa ketii quality eshumata yani kisidan pii niaku kore intokiting pookin sidan naa kemiri impisai kumok oleng tenelo nitabari isokonini niaku ina naa piidol elo nitumia oltung'ani iropiani kumok tenkinyiang'are ontokiting nisulaki namirtae tosokoni niaku ina pee idolidolo ajo kisidan ina tokiting naa kinyiang'u ilainyiang'ak kumok nena tokiting teniaku itabayioki osokoni.

Ore oloing'ang'e naa kelo nitanyamal enkisuma tonkoitoi napaasha amu ore perruoyo oloing'ang'e nabo tenaa enkolong enotoki nimitoki enkolong aisho inkera isuma oleng ore sii ina olong tenelo niaku meetae ore piaku enkata enchan nesha oleng nepuku enkata naa kitanyamalisho enkare tenkarake esiai naji ene climate change aibelekenya oloing'ang'e nitanyamal enkisuma amu kidim neya isukulini inkariak kidim nedung'oo irmalimuni itu ebaiki ahom aisumisho naa kelo sii niaku ore indarasani nenap enkare neku ore enkibelekenyata oloing'ang'e naa keeta enyamali sapuk oleng tialo oloing'ang'e naa keinyial enkisuma.

Ore ena siai nalio tene naa kegira aitobirari oleng temurua ang amu kelio ajo emirata olchonitok naas iltung'anak oramatisho aswa loramat inkishu onkinejik onkerra ore peyieng'i inkishu te kichinjio neyai nemiri inkiri tombusherri ore ilonito neyai factory ore peyai factory naa inakata etumokini ait aitumia aitaunyie kulie tokiting naijo inamuka mpaka nebaiki inkilani niaku ore ena siai tenkop ang kitobirari oleng amu isho olopeny inkishu impisai oltung'nak omirr ilonito oltung'anak opuo aitaunyie nena masaa naitoki aponu amirr naijo tenkitanyanyukoto inamuka naa sidai oleng amu keeta dupoto tialo ilopeny eramatare onkishu.

Ore ena siai nalio tena pisha, naa indim aitengena oltungani aliki ore pooki toki nauni tolchampa nairabirab tenkop naijo tenkitanyaanyukoto irnyanya, na keishaa nepikita metaa inji etiu, aibung aisho entoki naji support aretoki ming'ata enkop amu inakata mitoki irmatunda oiyu ele shani atum olchafu. Naa ore pee etum ena support neeku metum olchafu nemitoki angamaa moyiaritin tenebo wentoki naaidim ainyala lelo matunda eton eitu ekesi .neeku ore ena siai nalio tena pisha naa keisidai oleng amu keret irmatunda mingata enkop ore kenya enkata napuo ninche lelo matunda aaku nelioyu ajo kisafii oleng nidimi atimira iropiyiani sidan tosokoni teneeku enkata namiri.

Ore pee eitayioki isi isiatin ompisai esimu teseuseu naa ore enedukuya ore esimu naa indim ataasie esiai itii ewueji pooki nitii metabaki akeduo metaa keetae entoki naji network niata ewueji nindim atipikie ina simu ino enkima ore esimu nemeeta oloing'ang'e lemibung teseuseu ankuapi pookin ore sii esimu naa entoki naa meeta oltung'ani limidim ainyiang'u amu keetae isimui kutitik neetae isimui sapukin niaku kitegemea anaa enaa enkidimata oltung'ani ore impisai niata neeta esimu naje nabaiki ore sii esimu naa kelelek esiai indim oltung'ani aitumiyia orake mikitutakini eninko teniwosh eninko tenirony nirew pokitoki aa bora tipika duo entoki naijio pin enye nayieu nepuo intokiting pookin abaiki seuseu enkop niyieu niaku ina peesitae esiai ompisai tesimu oleng.

Ore entoki nagira aasa tene naa kelio entomononi nabo moruo oleng nagira adung'u osera ore osera naa nkujit nauni oshi oleng naata enkidimata nabulunyie oleng peitotiyieki inkishu tonkatitin aashu uh naijo inolameyu nemetumoi inkujit ore kuna kujit naaji osera aa napier grass naa kebulu ninche towuejitin pookin ashu bora akeyie duo metaa keetae entoki naijo enkare ore sii kuna kujit naa kenyorr inkishu oleng enaa kitopirr tenishori enoshi kata tenkata olameyu enyori weton sii oteniborru metabaki duake teniaku keetae enkare naok enkiteng nepudaki kuna kujit.

Ore nkampunini naapik isolai metaa keidim atangamu enkima enkolong nipik wiring mpaka neeku keitumiyai tiaji naa etae enkampuni naji ene empkopa ,eetae enkampuni naji ene sunking naa kisikitok iltaai lenye naa keidim ena aitayu mpaka tv naa kinok Nena solai enye ntifiini neeta mpaka ositima lenkaina laa kishu siininye oleng ,eetae sii enkampuni sidai oleng naji ene d light ore d light naa keeta siininye esola sapuk naata enkidimata naaidim ainua tv neeta ltai mpaka loobaiki nkonyek imiet nishiu siininche oleng nemesioki aaye neeta irbetirini odim atobik oleng.

Ore intokiting natoponari anaa neyauni esiai nasishoreki imasaa e digital tondarasani naa nchere etaa wore ele tung'ani oiteng'en inkera aa ormalimui naa kidim nitodolu impishai pookin nagira aasa tentoki nagira aisomisho tenkitanyanyukoto ore tesiai enkiremore aa agriculture teninteng'en inkera ajoki keetae entoki naijio mataas entoki naji ridging ashu aturr irmutaron niun niunisho tormutaron neim enkare katikati naindim aitodolu aitumiyia entoki naijo projector nedol inkera natii darasa aajo inji ikoni teneyasi enkarriyiano naje ore ina naa kichangia metaa tenelo enkerai olchamba netodua empisha nayia ina siai naasitae nidim ataasa ninye openy tenkaraki etodua naa itumiaki intokitin e digital naijo projector.

Ore tenkarake keloito enkop eseuseu pookin esiai e teknolojia naa kishia sininche niteng'eni irmalimuni aaya enkisuma tenkata orusa nepuo irmalimuni aisuma niteng'eni imbaa pookin naipirrta technology nitodoli ninche enikoni tenituimiae nena tokiting e technology amu inakata naa etumoki aiteng'ena sininche inkera te darasa isiaitin pookin naipirrta technology niaku ore torusa teneyai irmalimuni training netumoki atipik technology atua enkisuma kishia sii nishori irmalimuni imitamboni pookin naitumia technology piitumia neyiolou naa atutaki inkera esiai e technology enegira aikunari tiatua enkisuma.

Ore eninko pee intayu iropiani inonok niata te olaini le airtel te agent naa ilo ake ewuei nigero sim tookline nirony airtel neyau entoki naji airtel money ore taa peyau airtel money nirony airtel money nekiyaki entoki najo inta entoki naji intai te agent nikiliki esiana nintayu ore pindip ina nipik pin neyau enkarna e agent ningira aitaunyie paa inakata taa indim atejo intayio impisai tolaini le airtel kindipa ninye airtel atushukoki orkilikuai inchere intayuo impisai esiana naje neena agent naje eshomo nena pisai.

Ore eninko peishuk entoki nindipa ainyiang'u atua olduka sapuk naa nchere kishia niata entoki naji e receipt enapa nikingerokoki naitodolu intarikini apa ninyiang'ua inatoki nitodolu iropiyiani apa namiri inatoki nitodolu ajo ore apa enatoki pinyiang'ua naa enkata naje kifaa nishuk entoki pookin ninyiang'ua ele duka sapuk indi tini iyata ina receipt amu inakata naa itodolu ninye ormonokie oitodolu ajo inyiang'ua apa enatoki tilo duka naa inakata eng'amuni pitodolu peedol oltung'ani lolduka ajo teine naa apa inyiang'ua ina toki esaa ninying'ua wenkolong ninyiang'ua nidim atoliki ajo kanyio pitushukuo.

Ore ena baye nalio tene naa mesidai oleng ashu manyorr nanu ore pemanyorr ore emirata ondaiki nanyae eyieri tenkalo irbaribarani nemiri tilo baribara naa keeta ilchafui kumok ojing indaiki nisulaki naijo kuna nimikenoro niaku ore pelotu oltung'ani onya kidim nedumaki imoyiaritin ore sii enkae baye pemanyorr tenidol oltung'ani omirisho tenkalo orbaribara oleng nemeeta mitodolu ajo keeta entoki naji license namirie nena tokiting niaku tenelo naji inye nimuoyu tenkaraki ina daa namiritae tine inosa nemeeta eninko tenisuj lelo tung'anak amu itu neisho orkioma oitasheki biotisho license namirie endaa te kando onkoitoi.

Ore inkampunini naishooyo esiai e internet naa keret iltung'anak tonkoitoi napaasha ore enedukuya naa kidim nepikaki iltung'anak entoki naji wifi atua nkajijik metaa tenelo neeta oltung'ani esiai naasita eimu intokiting pookin e teknolojia naa kidim airriwai iwuejitin naijo inemebaiki esimu ena tenkitanyanyukoto tenitii olosho le kenya nitii america naa kenya esimu teniwosh entoki naji credit oleng kake ore tenkoitoi e internet naindim oltung'ani ataasa imbiasharani inonk pookin indim airorie iltung'anak linonok aa ilchoreta otii nena kuapi napaasha naku keretisho enkoitoi e internet oleng ore inkampunini naishooyo naa kisho ake niendelea aishooyo pemedung'o eh enkiroroto oltung'anak ebaki inkuapi natii ashu ilkerenget opaasha.

Ore intoki imasaa naitabaya enkisuma tenkop ang naa entoki eh nemetii enkop ang ashu nemetii isukulini nai onkuapi kumok oleng nentoki naijo laboratory ore tewueji neji laboratory naa keasieki practicals ore peasi intokiting naijo experiments naa kidim aitodolu ajo kanyio nagira aasa kainko tenidol entoki ningira aas ninyorraa ajo kidimayu niasi eetae entoki naijo enkaji napiki imbukui naijo ene library nore nena ajijik ombukui naa kepiki napaasha neme kunda naisum inkera tedara etii indarasani kake ore nena bukui naa napashipasha naata enkisuma nemetii kunda naishori inkera misuma niaku kidim inkera ashom inewueji nejo library nepuo aaya nena bukui nisum neponaa eng'eno ombukui ekuna naishori naaji coursebooks.

Ore ena baye nalio tene naa kelio oltung'ani obo ogira ayierisho aitumia entoki naji orgas naa ore orgas naa keeta tipat oleng amu ore orgas tenintumia igira ayierisho nimintoki oltung'ani adung intimi aitaunyie irkeek ashu inkuk nore inye impejoto onkuk naa kinyial oloing'ang'e oleng ore sii enkitaunoto orkeek naake kearr intimi aishu ninyial oloing'ang'e lenkop naa ore orgas kelele ore empikata enkijape enye ena niyierishore naa kelelek yani iropiyiani kutik ore sii orgas nemiturraa enkima sapuk oleng enoshi kata ingira ayierisho tenintanyanyukie enkima osoitok ninok naa kimin enkima oleng niaku isidai ena baye oleng.

Ore ena siai nalio tene naa kadamu pii enkolong nataasa apailong ena weekend natulusoyie naa ore sababu nataasie ena siai patooko ena toki naji suda e coca cola naa kajo pedung enkure amu tenikiarr enkure nikitoi irgoso nemintoki atumoki oleng ataasa isiaitin inonok amu mining'ito esidai niaku ore ena baye nalio tene naa eisidai oleng amu kelo nening osesen enkure neyeu naa nidung ina kure awok entoki ena nalio tene ena suda naijio ene coca cola nalio tenapisha niaku kabayie oleng naa entoki naa kiasi kila enkolong tenkaraki pedung'i inatoki naji enkure.